Ndona mbica ĩno rĩ, ũndũ ũria ũroka meciria-inĩ makwa nĩ ũrĩithia wa nganga, na harĩ ũrĩithia wa nganga nĩ ũkoraga ti andũ aingĩ mahotaga kũrĩithia nganga, ũguo rĩrĩa mũndũ arahota kũrĩithia nganga rĩ, no akorwo ena baita nene kũrĩ andũ angĩ arĩa marĩithagia kĩndũ ta ngũkũ, tondũ nganga maita maingĩ nĩ cikoragwo ciĩna goro ona mũndũ akĩendia ona karĩ gacui kanini nĩ ũgũkũra ona karĩ kanini mũndũ nĩ arakwenderia kuma ciringi ngiri ĩmwe, nogakora ona rĩrĩa thoko ya nganga ĩragĩtuĩka nĩ yagũthio ũgakora ĩrĩ igũrũ mũno na ũrĩithia ũkoraga wĩna baita nene tondũ nganga ona rĩrĩa warĩithia, nĩ maita maingĩ ũkoraga nĩcirakũhe baita gũkĩra ona kĩndũ ta ngũkũ kana mbata ici ingĩ cia kawaida ũguo nganga nĩ ũrĩmi mwega mũndũ angĩhota kũrĩithia.

Ndarora mbica ĩno nĩ ndĩrona mbica ya mũrĩmi ũrakĩrĩithia ngũkũ, na na ningĩ wa kana indo iria irakĩrĩithio haha nyingĩ nĩ ironeka nĩ mbata mũcinga, mbata mũcinga nĩ irĩithagio nĩ arĩmi, na hasa arĩa makĩrĩ na ngũkũ, na nĩ irĩithagio hamwe na ngũkũ, no irĩithio hamwe na mbata mĩthemba ĩngĩ ta mbata ici cia kĩengei, na mũno mũno mbata mũcinga nĩ ciendagĩrĩra ũmenyereri mũnene, tondũ nĩ ibataraga kũrorwo maita maingĩ nĩ ũndũ wa kĩrĩa irarĩa, nĩ ibataraga kũrĩa irio nyingĩ, nĩ ibataraga kũgĩkorwo igĩthondekerwo ciaga njega na ciaga nene gũkĩra ici ithondekagĩrwo ngũkũ, tondũ onacio no nene, ona cio nĩ cirĩ bainda, tondũ mbata mũcinga ona ngiri ithano nĩ ĩkwendio, na ũgakora ona mbata mũcinga ona gacui nĩ ga kwendio ngiri igĩrĩ kana ngiri na ngiri igĩrĩ na magana matano, ũguo mbata mũcinga nĩ cirĩ bainda nene ũkĩringithania na ũrĩmi wa ngũkũ na mbata ici ingĩ.

Ũrĩithia wa thungura rĩ, nĩ ũrĩithia ũkoragwo na maũndũ matiganĩte na nĩ mabata mũno, ta rĩu rĩrĩa mũndũ ararĩithia thungura, thungura icio nĩ cikũmũhe thumu, thungura icio nĩ cikũmũhe mbeca rĩrĩa aratuĩkania gũciendia na thungura nĩ igũkorwo ikĩrĩ thaka rĩrĩa ũragĩtuĩka wa gũkorwo ũgĩcirĩithia, tondũ rĩrĩa watuĩka nĩ warĩithia thungura iria cikĩrĩ cia kĩrĩu ũgagĩciarithania na iria cia tene nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩruta thungura na njĩra nene na rĩu rĩrĩa watuĩka nĩ wakũria kana nĩ warĩma ũhoro wa thungura na njĩra nene rĩ, nĩ ũgũkorwo ũgĩthondeka wĩra na nĩ ũgũkorwo ũgĩteithia arĩa mabataraga nyama cia thungura tondũ nĩ ĩkĩendagia goro na cikoragwo ikĩbatarania mũno kũrĩa butchery inĩ na biacara-inĩ ũguo nĩ ũgũkorwo ũgĩteithia andũ aingĩ tondũ nyama cia thungura nĩ ikoragwo cikĩrĩ na thogora mũnene na cikoragwo na bata makĩria.

Ũhoro wa kũrĩithia thungura nĩ ũkoragwo wĩ wĩra mũhũthũ tondũ, ũgũtigĩrĩra nĩ waka ciaga ta ũrĩa ũngĩaka kĩaga kĩa ngũkũ na gĩkĩ gĩa thungura no ũgĩake ta kĩa ngũkũ, ningĩ no ũgĩake ũkĩhũthĩra material iria igĩkoragwo mũciĩ itarĩ na goro mũno, ta mathirebu no ũhũthĩra ona waya ici cihũthĩragwo cia ngũkũ, waka kĩaga kĩega kana ũrĩa ũngĩhota gwaka handũ harĩa cirĩkomaga tondũ ona itirĩ maũndũ maingĩ, no ikome nginya kĩaga kũndũ gũtarĩ kwoe igũrũ kũndũ ona tĩri-inĩ, no kũndũ kĩaga kĩega kĩrĩ igũrũ nĩ kĩo gĩbataraga mũno, na rĩrĩa watuĩka nĩũkwanjia kũrĩithia thungura no wanjie na twana tũnini twa thungura kana wanjie na igĩrĩ nene ya ndume na ya mũtumia, nĩgetha ikorwo igĩciarana na itirĩ wĩra mũingĩ, no mahuti wathiĩ wamunya ria rĩrĩa rĩkĩrĩagwo nĩ thungura, kana ona irio iria ciatigara, kana ona mĩkuri ya nyeni , mboga na matigari macio mothe nĩ ihotaga kũrĩa na no ũgĩcigũrĩre irio cia duka-inĩ rĩrĩa ũtarakorwo wĩna mahuti macio, nogagĩtuĩka nĩũracigĩra maĩ manini na gabakũri kũu kĩaga nĩgetha ikahota gũkorwo ikĩnyua rĩrĩa cia nyota.

Ndarora mbica ndĩrona mũtongoria wa bũrũri nĩwe Dr.William Ruto na rĩrĩa mwakworwo nĩ mũragĩthura mũtongoria wa bũrũri mũgagĩthura atongoria arĩ angĩ, mũno mũno mũtongoria wa bũrũri nĩwe ũkoragwo wĩharĩa igũrũ wa atongoria arĩa angĩ, na nĩwega rĩrĩa andũ maragĩthura mtongoria, mũgathura kana andũ magathura mũtongoria wa bũrũri ũrĩa marona kana marahota gwĩciria nĩ egũkorwo akĩruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire, magakorwo magĩtigĩrĩra atĩ rĩrĩa andũ marathura mũtongoria, marathura mũtongoria mwega, ta rĩu mũtongoria ũyũ twĩnake aah nĩ agĩrĩire kũheo gĩtĩo na nĩ agĩrĩire gũkorwo agĩteithĩrĩrio ona kĩ meciria ũhoro wĩgie ũruti wa wĩra na ningĩ gũkorwo akĩnyitĩrĩrwo na nĩgetha ahote gũgĩtongoria bũrũri na kũrutĩra wĩra mũingĩ ũrĩa agĩrĩirwo gũkorwo akĩruta kana wĩra ũrĩa ahetwo nĩ mũingĩ ũrĩa ũmũthurĩte.

Kĩndũ kĩmwe gĩa bata mũno mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ nĩ gũkorwo ena mwarimũ kana nĩwe mũrutani, na rĩrĩa andũ magĩa na arutani, mũrutani kana arutani thukuru-inĩ ona tonginya ũkorwo wĩ thukuru-inĩ nĩgetha ũkorwo wĩ mũrutani ona kũrĩa mĩciĩ-inĩ mũciari no mũrutani wa mwana kana arĩa me kũu mũciĩ. Na rĩu gũkũ thukuru-inĩ ta rĩu ũrĩa ndĩrona haha mũrutani nĩ wa bata tondũ nĩ agũkorwo agĩteithĩrĩria arutwo gũkorwo magĩthoma ũrĩa magĩrĩire, nĩ akũmathomithia kũringana na ũrĩa gĩthomo kĩragĩbatara gĩgĩthomithio, na tarĩu aya marahũthĩra mĩtambo ya intaneti nĩcio thimũ ici cia gũthoma cia tablet marakorwo makĩrutwo kũringana na ũrĩa makĩagĩrĩirwo gũcihũthĩra, magacihũthĩra na wũigĩrĩrĩki matekũhuthĩra ũru kana gũkĩona kana gũgĩkorwo magĩcaria maũndũ marĩa matagĩgĩire, no magakorwo makĩrũmĩrĩra ũrĩa mũrutani aramabundithia kana kũmathomithia nĩgetha makorwo magĩtwarana na tekinoronjĩ ũrĩa ĩra gĩcenjie.

Woni wakwa wĩigie njanjo cia mahiũ rĩ, nĩ gũkorwo atĩ no nyende njanjo iria iheagwo mahiũ, ikorwo ikĩrĩ na woigĩrĩki mũiganu ũũ gũtigĩrĩra atĩ mahiũ mothe kana mĩena yothe nĩ yatuĩka gũkinyĩrĩrwo nĩ njanjo icio na gũtirĩ mũrĩmi kana mũndũ wĩna mahiũ make ũratuĩka nĩakũrũgwo nĩ njanjo icio na gũkorwo kwĩna mũtaratara mwega, gũtugĩrĩra atĩ mahiũ mothe nĩmekũheo njanjo na nĩ matigĩrĩra atĩ njanjo icio ciothe rĩ nĩ nginyanĩru, na gũtirĩ njanjo ĩgũkorwo ĩgĩkorwo na maũmĩrĩra matarĩ mega kũrĩ mahiũ ma mũrĩmi.

Kiugo gĩkĩ REITS nĩ rĩrĩ kana REITS kĩrũgamĩrĩire kĩndũ gĩgwĩtwo Real Estate Investment Trusts na rĩrĩa wakorwo ũkĩingĩra gũkũ kwa REITS nĩ ũrĩ na baita tondũ rĩrĩa watuĩka wa kũigithia kũrĩ Real Estate rĩ, ndũgũbatara gũkorwo atĩ wĩna Estate kana ũgakorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa mena Estate kũu no nĩ ũgũkorwo ũkĩgĩa na shares kana ũkorwo ũkĩhota kũigithia mbeca ciaku na nĩgetha gũkorwo ĩgĩkũra na ikorwo igĩkũhe baita na ikorwo igĩkũra na ũkorwo ũgĩteithĩka kumana na mbeca ciaku ũkĩhũthĩra Real Estate.

Ikuo nyingĩ kana ikuo cia ciana maita maingĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Homa Bay kaũnti rĩ, nĩ irehagwo nĩ maũndũ matiganĩte na maũndũ macio nĩ mĩrimũ, na mĩrimũ ĩno rĩ nĩyo ĩkoragwo ĩta mũrimũ wa Sepsis, nĩgũkoragwo na maũndũ magĩtiganĩte ta Hypertension disorders, ningĩ nĩ gũkoragwo na Postpartum Hemorrhage na mau nĩ maũndũ marĩa makoragwo magĩtigĩrĩra atĩ nĩ makoragwo magĩtũma ikuo cia ciana ciongerereke mũno kaũntĩ ĩno ya Homa Bay.

Nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ marĩa matigithũkanagia taũni yakwa, kana taũni ya gwitũ na taũni iria ingĩ ikĩrĩ bũrũri-inĩ, tarĩu taũni ĩno itũ nĩ gũkoragwo gũkĩrĩ na ũhoreri mũingĩ, na maita maingĩ ona ũgakũra rĩrĩa taũni iria ingĩ ikĩrĩ na maũndũ ma mĩrũrũngano gũkĩrĩ na maũndũ maingĩ megiĩ ithurano rĩngĩ nĩ ngahĩha rĩngĩ ũgakora nĩ maũndũ megiĩ mbara cia umĩra rĩrĩa kũragĩkorwo kũrĩ na maũndũ megiĩ ũhoro wa ũtongoria, itũũra kana taũni ya gwitũ nĩkoragwo ĩkĩrĩ na wũigĩrĩki mũnene negatigĩrĩrĩra atĩ gũtirakorwo gũkĩrĩ na maũndũ mamwe ta macio marĩa meyumagĩria taũni ingĩ.

Ũrĩithia wa thungura na njĩra ya gũcihe irio cia duka-inĩ rĩ, nĩ ũrĩithia mwagĩrĩru na nĩ ũrĩithia ũkĩrĩ mwega, na ũũ nĩ gũtigĩrĩra atĩ thungura icio rĩ, iria ikĩrĩ cia gũchiarithanio rĩ kana nĩ nĩ iria cia grandi ici cikoretwo cikiumĩra njega rĩ, nĩ ũtigagĩrĩra atĩ thungura ciaku rĩ, itiragũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkiumana na rĩngĩ mĩmera ĩrĩa kana irio, mahuti marĩa makĩheagwo kuma mĩgũnda-inĩ. Rĩngĩ no makorwo makĩrĩ na tũtambi, makorwo makĩrĩ na mĩrĩmũ ĩngĩtũma thungura ciaku irũare. Ũguo ũrĩmi ũyũ wa thungura na njĩra ya gũcihe irio cia nduka-inĩ nĩ gũtigĩrĩra, thungura ciaku nĩ cia kũra narua, nĩ ciakũra ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩguo ũrĩmi ũrĩa ũkĩagĩrĩire gũkorwo ũgĩtwarithio na mbere hasa kũrĩ andũ arĩa marenda kũrĩma thungura nyingĩ na gũkorwo magĩkũria thungura na njĩra nene.

Kwĩgĩra kandi ya gũkorwo nĩ ũrahota kũingĩra library ta library ya gĩ bũrũri rĩ, nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthiĩ kũrĩ wabici ya library ĩyo na ũkorwo ũkĩihũria bomu, rĩrĩa watuĩka wa kũihũria bomu rĩ, ũmĩneane ũkĩrĩ wabici ĩyo na rĩngĩ nĩ ũgũbatara gũkorwo ũkĩneana gĩbande gĩaku kana ũkorwo ũkĩneana karatathi gakĩrĩ na copy ya gĩbande gĩaku. Na rĩrĩa watuĩka wa gwĩka ũguo rĩ, nĩ ũgũkorwo rĩ, nĩ ũgũkorwo ũgĩtuĩka mũmemba, na nĩ ũgũgĩkorwo atĩ ndũgũkorwo ũkĩrĩhio mbeca o ciothe. Ũgũkorwo ũgĩka ũndũ ũyũ wothe ũkĩrĩ tũhũ mũtheri ũtekũrĩhio mbeca o ciothe.,

Mbica ĩno nĩ ĩronania mũtumia wĩna kana, na nĩ aroneka nĩ mũkenu, tondũ nĩ arakĩoneka nĩ ararĩithia mahiũ make. Na nĩ aroneka nĩ akĩrĩ na kĩharo kĩnene kana mũgũnda mũnene wa gũkorwo akĩrĩithia mahiũ macio. Mahiũ make nĩ marakorwo makĩhota kuona nyeki na njĩra nene, na magakorwo nĩ marahota gũkorwo magĩthiĩ kana magĩthiũrũrũka mũgũnda ũcio wothe. Ũguo nĩ arahota gũkorwo akĩrĩithia mahiũ atarĩ na thĩna mũingĩ wa gũkorwo agĩetha mahuti. Na ũguo nĩ gũtigĩrĩra atĩ ũrĩithia wake nĩ ũrakorwo wĩ mũhũthũ.

Ũhoro wa kũrĩma kũrĩ arĩmi kana kũrĩ mũndũ ũrĩa ũrarĩma ũkĩhũthĩra njĩra cia ũndũire kana cia tene cia macembe rĩ, nĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ ũcenjetie na njĩra nene na nĩ kumana na rĩrĩa tekinoronjĩ ĩrathiĩ ĩcenjetie ũgakora ona mabũrũri mananja mahũthagĩra matinga kũrĩma mĩgũnda yao, ona ningĩ arĩa matakĩrĩ na mĩgũnda ĩyo mĩnene ya kũrĩma na matinga rĩ, nĩ marakorwo makĩhũthĩra tũtinga tũtũ tũnini, tũrĩa tũngĩkĩra mĩgũnda mĩnini kana ũgakora ona nĩ marakorwo makĩhũthĩra macini nina nini cia kũrĩma na ũgakorwo nĩ mahota kũrĩma handũ hanene matekũhũthĩra njĩra cia macembe ona kana hũma iria ihũthagĩrwo kana cia hũthagĩrwo tene.

Ũrĩmi wa mboga kana ũrĩmi ũyũ wa kabici nĩ ũrĩmi mũthaka kana ũkoragwo wĩ mwega mũno mũno harĩ kũrĩa ĩcigo irĩa ĩkoragwo na mbũra nyingĩ na icigo irĩa ikoragwo na heho nyingĩ na togũkorwo icigo icio no cio ĩkũragia mbũga ona arĩa makĩhũthagĩra maĩ ma kũma marima inĩ magagĩitĩrĩria mbũga cio nĩ gũkoragwo na aah na arĩa makĩrĩ na mĩgũnda mĩnene na arĩa magĩkoragwo na mĩgũnda mĩnini na ũtĩgagĩrĩra atĩ nĩ ũrakorwo ũkĩharĩrĩrga mũgũnda wakũ nĩ gũo ũ karĩma no ũgakorwo ũgĩtema mĩtaro mĩgũnda-inĩ wakũ na watema mĩtaro ũgakorwo nĩ ũgũĩkĩra thũmũ mĩtaro-inĩ ĩyo na rĩrĩa watũĩka nĩ ũkũhanda mbũga ciakũ rĩ, ũgũkorwo ũ gĩcirũta natharĩ-inĩ ĩrĩa ũkũrĩirie mbũga ciakũ kana ũkorwo ũkĩgũra kũu thoko-inĩ warĩkia gũcigũra kana gũcirehe oke ũcĩhande mĩtaro inĩ yakũ harĩa ũrĩkoragwo ũgĩitĩrĩria maĩ o korwo nĩ mbũra mũgĩkũragia nayo mũgagĩkorwo mũgĩ mũgĩeterera mbũra na nĩgetha mboga icio igakorwo igĩkũra.

Andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩhĩmbĩria ũrĩmi wa ngũrũe. Na rĩu nĩ ũroneka atĩ nĩ ũrĩmi ũrakorwo wĩna bainda na nĩ ũrĩmi ũrakorwo ũgĩtũarithio na njĩra nene. Ona thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩtigĩrĩra atĩ ũrĩmi ũyũ nĩ ũrekwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ũigĩrĩrĩki ũrĩa wagĩrĩire. Ũrĩithia wa ngũrũe nĩ mwega na nĩ ũkoragwo wĩ mũhũthũ na rĩrĩa mũndũ arĩkĩtie gũkorwo nĩ ararĩithia ngũrũe nĩ agĩrĩirwo gũkorwo na mĩtaratara ararũmĩrĩra atĩ ngũrwe ciake nĩ cirarĩa wega, nĩ aracihe irio na nĩ arakorwo agĩtigĩrĩra atĩ ona maĩ nĩ iranyua wega, ona kũrĩa iraikara nĩ irakorwo ciakĩirwo ciugũ njega na ciugũ ikorogetwo, na igakorwo igĩkĩrwo handũ ha irio na handũ ha maĩ. Na ningĩ igakorwo nĩ ciĩkĩrĩtwo ta indo ta nyororo irĩa ngũrũe igĩbataraga gũkorwo ikĩhũthĩra nĩ ũndũ wa gwacũhia magego kana gũkorwo ĩgĩtanuka. Na rĩngĩ mũndũ no akorwo akĩhũthĩra mĩrĩyo, tondũ ngũrũe nĩ ciendete mĩrĩyo, ona irio irĩa ciratigara mũciĩ ona nyeni, mamboga marĩa matigara, indo ta icio na makorobia nĩ ikoragwo ikĩrĩa, na igakorwo ikĩhe mũrĩmi mbeca na igakorwo ikĩandĩka andũ mawĩra, andũ aingĩ.

Ũrĩmi wa ng'ondu na mbũri na njĩra ya gũcitwara kũrĩa rũru-inĩ rĩ, nĩ ũkoretwo ũgĩcenjia mũno mũno harĩ ndũrĩrĩ iria irĩithagia mbũri nyingĩ na ng'ondu nyingĩ nĩ kumana na maũndũ matiganĩte ta woici wa mahiũ, ũgakora kaehiũ nĩ makoretwo magĩtharĩkĩrwo na makaiywo ũguo andũ matikũretwo magĩtwara mbũri ciao rũru-inĩ kana ng'ondu ciao, maũndũ mangĩ kana ũndũ ũngĩ nĩ kumana na arĩmi gũkorwo makĩenda kũmenya ũrĩa mahiũ mao marathiĩ na mbere kana nĩ maraciarana kana nĩ marongereka na ningĩ ũgakorwo arĩmi nĩ marona mbũri ciao kana mahiũ mao nĩmarakorwo makĩnyitwo nĩ tũtambi kana makarĩa mahuti makĩrĩ na tũtambi marĩa matũmaga irware ũguo magakorwo makĩenda mũno gũciga kũrĩa mĩciĩ-inĩ na gũkorwo magĩciakĩra ciugũ kũu.

Niĩ okorwo ndĩ obitha wa ũgima wa mwĩrĩ kaũntĩ-inĩ yakwa rĩ, ingĩtiga atĩ motungata marĩa mahũthagĩra intaneti ma ũgima wa mwĩrĩ nĩ marongereka kana nĩ marambatĩra na njĩra nene, wa mbere nĩ gũtigĩrĩra atĩ macini iria irutaga wĩra thibitarĩ-inĩ atĩ nĩ cirĩ na wũigĩrĩrĩki mũigana kana nĩirĩ, nĩituĩkĩte cia kwongererwo gĩkĩro kana igatuĩka nĩirarorwo na igatuĩka ciĩ upgraded nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ ĩraruta wĩra wega ona komputa iria cihũthagĩrwo kũrĩa thibitarĩ-inĩ ngatigĩrĩra atĩ nĩ ĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, nĩ kũrĩ na ũkinyanĩria mũiganu wa intaneti ta WIFI , ikorwo cigĩkĩrwo kũrĩa mathibitarĩ-inĩ, ngatigĩrĩra motungata ta maya marandĩkithio merũ Social Health Authority nĩyo SHA, ngatigĩrĩra atĩ nĩ marakorwo magĩthingatwo na magĩtwarithio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

NSSF ĩheyanaga motũngata ma ũkĩnyanĩria wa mbeca, na rĩũ kwina kandi ya NSSF, kana mũndũ ena kandi ya NSSF-rĩ, nĩakoragwo arĩ mũharinĩ mwega wa gũkorwo atĩ noahote kũrũta mbeca bengi na akorwo agĩcitwara akaũnti-inĩ ĩngĩ, na akorwo noahote kũrĩha marĩhĩ mathibitarĩ, marĩhĩ ma manduka-inĩ, kana nĩ sumbamaketi, kana nĩ kũndũ athiĩte a kũrĩa. Kĩndu ta iganda-inĩ aragĩbatara kũrĩha noakorwo akĩhũthĩra kandĩ iyo ya NSSF gukorwo akĩhũthĩra kana akĩrĩha motũngata macio. Ũguo kandi iyo ya NSSF-rĩm nĩikoragwo igĩteithĩrĩria mũndũ na motũngata ma marĩhi wa mbeca na gũkorwo akĩigithia mbeca kũrĩa bengi kũhĩtũkĩra kandi iyo.

Kaũntĩ-inĩ ya Kisumu nĩ gũkũragio irio mĩthemba mĩingĩ. Kwĩna arĩmi arĩa magĩkũragia mbembe na njĩra nene, nĩ kũrĩ arĩa makĩhandaga o na ciao cia kũrĩa kũrĩa mĩciĩ-inĩ, mbembe na mboco, kũrĩ arĩa makũragia mũhĩa. Nĩ gũkũragio irio ingĩ ta marigũ, ona marenge nĩ makũragio kũu, nĩ gũkũragio nyeni ici cia kĩenyenji, nĩcio, nĩgũkũragio nginya mũrenda, nĩgũkũragio thũkũma, nĩgũkũragio mboga na irio mĩthemba mĩingĩ ĩtiganĩte.

Niĩ hakwa nĩ ngoragwo ngĩrĩithia mahiũ matiganĩte kũrĩa mũciĩ, ona korwo ndikĩrĩithagia mahiũ marĩ maingĩ, nĩ ndĩithagia mahiũ na njĩra nini, nĩ ngoragwo ngĩrĩithia ngũkũ ona ndĩ na mbũri hau ndĩithagia, nĩ ngoragwo na kĩndũ gĩtagwo mbata ici cia mũcinga, ona nĩndĩ na thungura na rĩu nĩndĩragĩkorwo ngĩciria ũrĩa ngũkorwo ngĩrĩithia ngũrwe.

Ona rĩu no kũrĩ ndũrĩrĩ irũmagĩrĩra ũhoro wa kũhikithia ciana cia airĩtu tene na angĩ kũmaruithia, no maũndũ maya ingiuga nĩ mahetũke nĩ mahinda ta rĩu kũhikithia ciana tene, nĩ ũgũkora mwana ũcio mũtũrĩre wake nĩ wakorwo ũgĩcoka na thutha, no gũkorwo mũirĩtu ũcio no akorwo angĩthiĩ thukuru no akorwo arĩ wa ũteithio mũnene mũno harĩ rũrĩrĩ rwake na bũrũri ona kũrĩ mũtũrĩre wa mũndũ, na ũgakora rĩrĩa ciana icio ciatuĩka nĩ irahikithio iroto ciao nĩ iratuĩka ĩgĩtinĩka na igakorwo itingĩthiĩ na mbere. Ona ningĩ kũruithia ciana cia airĩtu nĩ ũndũ wagĩrĩirwo ũtiganwo na guo biũ, tondũ ũgima wa mwĩrĩ aah harĩ ũgima wa mwĩrĩ ndwagĩrĩire, ningĩ ũgakora ona maũndũ macio magũkĩgereria airĩtu na njĩra ĩyo nĩ mahutagia mũno ũhoro wĩgie ũgĩre wa ciana na maũndũ ma kĩmũciĩ.

Mahũthĩro na matinga kũngania takataka kana gũgĩkũa mĩrigo nĩmacenjetie mũno, ũgakora rĩũ rĩngĩ tene mĩaka ĩyo ya haũ kabere matinga mũno nĩmo mahũthagĩrwo magakorwo makĩohererwo aah aah cũma kana ikũmbĩ makũmbĩ magũgĩkorwo magĩikio mĩrigo ĩyo kana takataka no maũndũ maya nĩ maragĩcenjia gũgĩkorwo atĩ aah ũrĩa ma tekĩnoronjĩ ĩra cenjĩa nĩkũrakorwo na ngari irĩa ĩthondeketwo na njĩra ĩyo ya gũgĩkorwo nĩ ĩrahota gũkũa takataka, nĩ kũrĩ na marori kana rori ici nene ĩrakorwo ĩkĩrũta wĩra ũcio ũguo kweherĩa mũrĩgo wa andũ magĩkorwo nĩmarahũthĩra na gũkorwo makĩoherera makũmbĩ itĩnga-inĩ icio, na gũkorwo atĩ njĩra ĩyo nĩ ĩrakorwo ĩhũthũ tondũ ona rori icio nĩ irakorwo ĩna macini cia kũngania takataka irĩa irarũma igĩkagĩra rori thĩ-inĩ na ũgũo ũgakorowo ona ũkĩhũthia wĩra wa gũkorwo mũndũ akĩrũtania takataka icio.

Mũthenya ũyũ wa gũkorwo ũkĩmenyithia andũ ũhoro wĩgie mũrimũ wa AIDS kana ũyũ wa HIV, nĩ mũthenya ũkoragwo wĩ wa bata mũno, ũguo nĩ gũtigĩrĩra andũ othe nĩmakorwo makĩmenya bata wa gũkorwo makĩgitĩra kumana na mũrimũ ũyũ, njĩra iria ciothe mangĩkirwo makĩhũthĩra kumana na kwĩgitĩra, na ningĩ magakorwo magĩthimwo magakorwo makĩmenya mĩĩrĩ yao ũrĩa ĩikarĩte, na nĩgetha arĩa arwaru makorwo makĩheo motungata ma kũrigitwo, na arĩa matarĩ makorwo magĩthomithio ũrĩa mangĩhota kwĩmenyerera na kwĩgitĩra, na nĩ mũthenya wa bata, tondũ nĩ ũgĩtigagĩrĩra andũ nĩ marathomithio ũhoro wĩgie gũikara na arĩa makĩrĩ na mũrimũ ũyũ, na kwaga kũmathutũkania kana kũmahinyĩrĩria na gũkorwo makĩmakua ta andũ arĩa angĩ, na nĩgetha mahote gũgĩtũũra wega na mahote gũkorwo magĩikara makĩria na mũrimũ ũyũ na gũkorwo makĩigua marĩ andũ a bata.

Rĩrĩa ndona mbica ĩno, ĩkĩrĩ na, kana hema ĩno ndĩrona yandĩkĩtwo VCT, ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, na gũkorwo andũ magĩthũrimwo kana kũrorwo wĩgiĩ mũrimũ ũyũ wa HIV/AIDS . Na rĩrĩa gũkĩrĩ na motungata maya ma gũthima andũ, nĩ ũndũ wa bata andũ makorwo makĩyumĩria na nĩ getha makorwo makĩrorwo nĩgetha makorwo makĩmenya kana makĩrĩ arwaru mũrimũ ũcio, na makorwo marĩ arwaru makorwo makĩigwo mũtaratara-inĩ wa ũrigitani, na arĩa matarĩ makorwo makĩthomithio njĩra njega cia gũkorwo makĩĩgitĩra na gũkorwo makĩĩthema kumana na mogwati kana kumana na ũtambia wa mũrimũ ũcio.

Rĩrĩa ndona mbica ĩno ya Rehabilitation Center rĩ, ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, kũrĩa kũndũ gũkũ gwĩtagwo Rehab kana Rehabilitation Center rĩ, nĩ kũndũ gũkoragwo gwa gũteithĩrĩria arĩa makĩgũmĩirwo nĩ maũndũ ma ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, mũno mũno okorũo nĩ njohi arĩa maremereirwo nĩ gũtiga njohi. Arĩa makĩremereirwo mũno nĩ gũtiga ũgucia wa bangi na thigara na ndawa cia gũitheca. Na rĩrĩa makorwo makĩrehwo kũndũ gũkũ magakorwo makĩrigitwo, magakorwo makĩheyo motaro megiĩ ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩtiga ndawa icio , makaheyo mĩtaratara mĩega ya kũrũmĩrĩra, nĩgetha gũtiga maũndũ marĩa makoragwo magĩka ta ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, na makorwo, makorwo magĩcenjia mĩthiĩre yao na mĩikarĩre yao.

Nenda cia ũkinyanĩrĩa nĩikoretwo igĩteithĩrĩria ũhoro wa mĩrũrũngano kana gũkinyanĩria rĩrĩa kũragia na mĩrũrũngano, tarĩu ũgakora oko nĩ nenda cia kũrĩa kũndũ twĩtaga Instagram, ũgakora Facebook nagũkorwo na Whatsapp andu nĩ marakorwo makĩgĩa na ngurubu cia gũkorwo makĩonania ũrĩa mĩrũrũngano ĩrathiĩ na mbere na kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Twitter nĩyo X. Ũgakora atĩ andũ nĩmarakorwo makĩmenya ũrĩa mĩrũrũngano irathiĩ na maũndũ marĩa marakorwo makĩyumĩria na njĩra ici ugakora andũ aingĩ nĩ marahota gũkorwo makĩmenya bururi uhana atĩa na nĩ maũndũ marĩkũ magĩrĩirwo gũkorwo magĩthemana namo megiĩ mĩrũrũngano na gũkorwo magĩcenjia kuumana na maũndũ macio.

Ũheani wa thakame nĩ ũkoragwo wĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ thakame nĩ ĩrakorwo ĩ gĩkinyĩra adũ arĩa marabatara na rĩrĩa watũĩka nĩ ũraheana thakame rĩ, ũkoragwo nĩ ũteithĩtie mũndũ na rĩrĩa we ũgabatara kũheyo thakame, ndũgakorwo ũgĩtangĩka, tondũ nĩ ũgagĩkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa magagĩkorwo makĩonanio harĩa macini-inĩ atĩ nĩ ũrĩ wa teithia mũndũ na nĩ ũrĩ waheana thakame ũgũ ũgatĩgĩrĩra atĩ ona we rĩrĩa ũgabatara thakame ndũgakorwo ũgĩthĩnĩka gũkorwo ũkĩmĩona, na nĩũndũ andũ magĩrĩirwo gũkorwo makĩrũtĩra na makaheana thakame, na nĩgetha makorwo magĩteĩthia arĩa marabatara thamake na arĩa ma ngĩkorwo magĩbatara ona hingo ĩyo ĩngĩ.

Aciari na arutwo aingĩ no manyite itemi harĩ gũkorwo magĩthiĩ na mbere na gũthingata mĩhang'o ya mathako, aah ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ kando na maũndũ ta gĩthomo, na njĩra ĩyo nĩ ya gũkorwo atĩ nĩ matigĩrĩra ciana na aciari makanyita itemi itemi na gũtigĩrĩra atĩ ciana ciao, nĩ cirakorwo ikĩyumĩria mathakoinĩ marĩa mathiaga na mbere kũrĩa kaũntĩ-inĩ, mathako marĩa ma gĩkoragwo kũrĩa iharo-inĩ rĩrĩa kwĩna mathako ma icagi-inĩ na thukuru-inĩ rĩrĩa kwĩna mathako ma thukuru makahota gwĩkinyia na njĩra nene nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ maramanyita guoko, nĩ marahota gũkorwo makĩmenya ũrĩa arutwo aya kana ciana ici irakorwo igĩthiĩ na mbere mathakoinĩ mao aah kando na gũkorwo atĩ nĩ makoragwo magĩthoma na gũkorwo nĩ maratigĩrĩra nĩ maranyita itemi rĩa kumagũrĩra ona nguo cia mathako na kũmagũrĩra indo cia mathako ta mĩbira, kũmagũrĩra ona mĩkwa ĩrĩa ĩgĩbataragwo nĩ ũndũ wa mĩthako wa mĩkwa na maũndũ ta macio matiganĩte.

Mathako na mĩhang'o ĩngĩ ĩtarĩ ya gĩthomo rĩ, harĩ ciana kana arutwo, nĩ ĩrĩ na bata mũno, na nĩrĩ na ũteithio mũnene, tondũ rĩrĩa mwana ũcio akorwo nĩ arathiĩ mathako, nĩ ahotaga gũkorwo agĩkũra na arutwo angĩ na gũkorwo agĩcamania nao, na makanyitanĩra harĩ mathako macio, magakorwo magĩkena na agakorwo akĩhota gũkĩhurũka kĩmeciria ona mwĩrĩ ũkanogoka, na agakorwo nĩ arakorwo akĩgĩa na hinya mwerũ kana nĩ arakorwo akĩharĩria nĩ ũndũ wa gũcoka gĩthomo rĩrĩa megũtuĩka a gũcoka gĩthomo, na ũgakora rĩrĩa mathako macio marathiĩ na mbere, ũgakora nĩ marakorwo ona makĩonania ũnyitanĩri, na agakorwo agĩtuĩka nĩ arakũra na njĩra ya kũmenya gũikara na andũ arĩa angĩ, na gũkorwo magĩkũra na njĩra ya gũkorwo mendanĩte, na marĩ na gĩkeno.

Harĩ ũrĩmi maita maingĩ arĩmi nĩ mahũthagĩra bataraitha itiganĩte, na o mũndũ he bataraitha iria akoragwo akĩendia kũhũthĩra rĩrĩa arakorwo akĩrĩma kũrĩa gwake, no niĩ maita marĩa rĩrĩa ndatuĩka nĩ ndĩrakorwo ngĩkũria mĩmera kana mbembe na mboco, no hũthĩre bataraitha ta ĩno ĩtagwo DAP, ona CAN no hũthagĩra tondũ, nĩ cikoragwo ĩkĩruta maumĩrĩra mega, harĩ kũhanda ona rĩrĩa mũndũ arakorwo agĩkĩra cikĩrĩ ta cia gũteithĩrĩria mbembe gũkũra wega.